Ore esiaai naalki osesen ormarei naa eishoi, kwaansa ore ishoi naa ketumo naa ltunganaka aare neaku osesen obo peetumi naa eishoi, neasaki sii osesen ormarei esiai peetumi naa ntokitin dei naanyei te maisha, amu ore oshi oltungani peaku ieta osesen, nimimuoi naa keasaki sii esiai ormarei, amu keaku naii oltungani iindim ashomo sokor eweji nelakwa, peetum naa adake ormarei entoki nanya.

Ore ena teknolojia naa keisaidia naa enkerai te ldarasa, keisaidia naa metayolo ntokitin oshi nemeyiolo eimu naa ntoki naa nikijo research neisaidia sii amuu keimprove ntokitin nepik sii onkera weji sidai amu kepik naa erecord sidai, neyau sii inkera tenebo metaasa esiaai tenebo naa aitumiyaa enaa mashinini enaa nkomputani, neaku keisaidia oleng, neimeek sii metaasa te nkoitoi dorop naa te weji nelelek, neaku ina eyau nkitamooroto oonkera eitumiaya ena teknolojia.

Eeta naa imashinini nyamalaritin kumok, kwansa ore ne dukuya naa ntokitin kunaa niyaribika, naa keyeu taa lfundii oitabirr naa lfundii oota engeno naisumare metaa keyiolo, orr enkae inyamali naa keata imashinini gharama amu ore piinyang'u naa mpisai intumiya, naaku keeta ina gharama, ore eninko peyie eilepunyeki naa teneingurari osokoni metaa eketumi matejo te bei nalelek neitu entagol, netum ltunganak oyiolo aitobira netum ltunganak oyiolo aitumiya naa keidim naii inakata eilepu netum sii esiai, amu ore peetum emashini esiai metaa keasisho, neitainye iropiyiani naaku naa ketumoki ataasa esiaai sidai.

Kore naa ena siaai naa kegasi aitobirr enkop esidai, ingas aitayarisha enkop natijinga metijinga sawa, neyauni naa mashinini anaa olterekita nelotu aturr enkop neton nai enkop enaa enkidimata enye, neitoki aibelekeny nkatii are, menoto naa enkop nkuluponi sidai, inyang'u naa impegu duo nebukokini enkop peetumoki naa atubulu matejo enkata naa enchan, nesha naa enchan neitobiri naa metaa keyeu matunso sidai enkiremore sidai neitashekini naa, neyeu sii neishi irkeek, ore pookin toki peisho taake keyeu entoki sidai naa gharama intumiya, intumiya naa mpisaii tiatua ltungana naa oas ena siaai, neripi sii dei pemejing' naake enguesi, ore nai wejitin nataaniki ngwesin naa kila muda neidim inkishu atijing, nejing inkineji tene, nejing' intare netii dei ingwesi entim, naa keyeu naake eripoto peetumi naa entoki sidai mpaka naa inakata oshii nelo naa mpaka nekuu mpaka neaku naa keweni aikesisho netumoki naa ltungani atodua kenya efaida naa esiaii nitaasa.

Kore ena naa esiaai oo nkitunguuni, naa keyeu inkitobirata sidai, kwansa ne dukuya naa iturr olchamba naa liunuie nkitunguuni to lterekta, nintobirr, nipik naa ilmitaroni duo lipik naa tooo nkumot nipik naa nyoo ena pegu, neyeu sii nai enchan nachaki mee emchan sapuk, enchan ake kiasi, ore naa wejitin nemetiii larii matejo wejitin naa nemesha naa keitooki naa nkariak, iturr naii matejo irmitarro le nkare au ne nkare e mukuntaa ashu inkurrumwa naa ino, nemaniki naa nitaaniki nkalo lkeju, naaku iturr ake irmitarro, niyau naa enkare alotu naaji enkurrumwa, neyeu sii matunzo amu keyeu olcheni, olcheni lenye, oripoto ninfence naa sii emukunta pemejo naa i gwesi aikoja, ainyal, neyeu naa ore te nkata naa enkikeshore, neyeu naa ltunganak oikoja, neyeu eisul laisiayak ooponu aas esiai, naa ena siaai oo nkitunguuni amu melelek namara dei esiai nabo nalelek, ore pookin siai teniyeu esiai esidai, teniyeu masaa osidain, mafuno kumok naa lasima piinya gharama, naaku neja eikoni teneitobiri ena siaai, nipik taa duo naa ltunganak likiripoki esidai neitunza duo.

Eee aitumiya apa nena baa, naa eisaidia oleng amu ore apa ena najii peishopi en nkitambaa enkutuk, nilam oltungani mitaii are, neisaidia oleng amuu nkoitei apa nenia naisuuyia naa ena moyian, pemeitoki naa aisambaa ajing' oltungani obo nelo naa ajing' likae, naaku esiaai apa ana najii ore safari duo eniyeu nilo safari nemee ne lasima, totona te aang' etae ina, eisaidia apa ina nkae ore apa lotot nemee ne lasima, niton ake te ang' naa itii naa inakata salama, ore enkae si naa ana nkitukoto oo nkaik, inchere keitukoi naapa inkaik, neisaidia naa apa ina nkae amuu intuk naa inkaik, etu iyolo naa ajo imbung'bung' ake wejitin nintuk naa nkaik piinkoja pemeisambaa nenia moyian, neatae naapa ana naji emintoki airorokino duo ake ofyoofyo too inkaik, eisaidia apa sii ninye ina ing'ae oleng.

Ore taa corona neeta esidano neeta entoroni, ore kwanza esidano enye apa enoto apa iltunganak loisumare esiai ebiotisho orkasi amu ore apa inakata neajiri sirkali ildakitarini kulo tunganak le biotisho oleng niaku esidano nabo apa ina nayawuaki . Nenotoki sii apa sipitalini amu eteshetaki apa sipitalini too wuejitin neetana , metonito naa bii, embaare te siokinoto ina kata naa apa e corona. Ore entoroni ele toki le corona , neyawua apa corona enyalamalai sapuk amu etomitikio apa iltunganak itoki naa aipung too nkangitiee apuo esokori niaku enyamali apa ina . Niaku neyawua si apa keeya amu etuata iltunganak oowa ina moyian naa ae toroni apa ina nayawua ilo buket le corona. Neyawua sii apa enyamali ebiotisho amu kemwoi naa iltunganak nilepie garama oltunganak earareki naa embaare ooltunganak le familia naa onoto ina moyian. Niaku ina naa esidano we ntoroni orbuket le corona.

Ketum ilopisaani inyamali sapukin oleng kwanza tenetu nai eweji nalakwa naa keata gharama amu idumu naa ing'arii nikiwa anaa iltuktuk naa gharama ina ngae amu ilka naa, ore sii irbaribarani naa keisuuya sii lopisaani loolpolisi metabai ashu ilopisaani le sirkali metabai ineweji netii inyamali te siekunoto tengaraki naa nkoitoi nemeimayu, ore neare naa tenemeata naii ntokitin naii naishaa, nchomboi naa naasishore, ore naa enemeeta lopisaa lopisaani naai eng'arri naa napoiye ninche naa naisho sirkali nepikaki ill'ata naa ingolikinoto doi ina naimaa naa ltunganak peesioki naa ltunganak aatum huduma ore sii ketii wjitin nemepoi ake tengaraki naa usalama enche maate, etii wejitin naa kerisho naa ltungana le murrua ake duo oo lomanya ineweji, meyeu naii nepo naii duo aajurr imbaa enye, naa inyamali ina, netii sii wejitin naaa kemit naii inkarriak nepoi, ore wejitin naa neetii naa iltarajani olang'ieki wejitin naa kemitiki naa inakata lopisaani meas esiaai enye naa te siekunoto.

Ekangas ajoki peitayarisha emukunta enye sidai, ore entoki edukuya na kangas naa aturr ilchamba lenye, neifeence ilchamba lenye, ore sii nkifenseta kwansa naa keisuuya naa inguesi, inkishu, intare mpaka sirrkon pemejing' enkurumwa, neturr naa aitobiraki embolea aitai empolea sidai, neturr naa aitayu duo najoki ninye metuturo neitai irmitaroni aitobirr naa irmitaroni sidai oopikie inyoo, enkare, ore naa empuka, keiliioo ena puka ajo ne kop natoiyo, naitooki naa enkare naa keyeu sii naa ketum, kajoki teniyeu niyas ena siai ntataaniki enkurumwa ino enkalo royiet, petaanu naa enkare, neaku naa ningoru naa empeku sidai ningoja, nitumoki naa atuuno, nintook naa enkare niremekuno aitayu inyarum pookin naidim naa aisuuya nai metaa meisho sidai, neitai naa inyaru, najoki peosh naa ilchani, neitasheki naa duo amu keyeu naa inkitashekinito peetumoki naa aikoja, anoto mafuno sidai netumoki naa sii aifaulu.

Ore naii enaiko tenaitengen oltungani ena siai eunoto oonkitunguuni naa kaliki naa nkoitoi naii naasuj peetumoki aikoja, ataasa naa ena siai, kwansa ore enkoitoi edukuya naa nkitaarishata enkurrumwa sidaim, naa inchere keturi enkurruma te lterekita nabo ina, keitayuni irmitaroni te sidai are, neing'oru naa empegu sidai uni, neing'oru iltungana naa oasaki naa esiai eunoto neyeu sii neitei nkiremoto, neing'uraki taa enkare, enkare e kutosha amu keyeu naa nkitunguuni enkare itining'o, naa tanaa ake naii kajoki taa teneyaka enkop nemesheta neyeu niturr naa enkumoo onkitunguni, ingoru enkuluponi nataaniki royieta inchere iindim inakata ayau onkare to royiet peejing' ormutaro nilotu naa aboloki nyoo, inkurrumwa naaku nena nai inkotoi naisho oltungani oyeu naii neas ena siai eunoto oo nkitunguuni.

Ore naa ena pisha nadolita ltunganak okuni etii lopisaani oare naaa entasat naa nabo oisilamu, nadolita lmatunda, naaku ore entoki nagira aasa inchere eitembelea kulo tunganak en emama naata ena mbiashara enye ormatunda, inchere oree teniyas oltungani imbiashara ata aa kiti naa ketum ake entoki ade naya enkang enye, naa ore sii ilmatunda aa endaa nanya ltunganak netumii vitamins neaku eitembelea kulo lewa ana emama amuu kemirita intisi nemiritaa sii lkulikae ake lmatunda keetio kulo lopisaani aisharu ena tasat peendelea oo ena biashara amu biashara ena sidia nayau impisai naasie sii ninye imbaa ormarei lenye, neaku inatoki nagira aasa tene.

Ataasa ena siaai telde lari apa loo nkaalufuni are o tikitam oo okuni, naa ore apa sababu nataasa naa kataasa apa aturuto inkurumwa ajo sii nanu ekaii are oo nkiti nusu naa kataasa naa ena siaai ajo paatum mpisaii nalotie naii sukuul amu ina rishata apa agira alo aitaruu unipasiti, naaku ninye apa sababu sapuk nataasie naa ena siaai, kajo apa paatum impisaii nalotiie sukuul, naaku ataasa naapa ana siaai naidip naun enkurrumwa ake iye naasisho orishata matigila naa lelo paek, ninche atimira nalotie inakata sukuul, amu etalaki apaa inakata mpisai osukuul kuna ekaro, nanoto nauli nashomoiye, naaku inarishata apa ataasa ena siaai naa teinia sababu.

Ore teknolojia neraisisha imbaye enkisuma amuu ore naii ketumoki nai enkerai ataasa esiai enye te siekunoto, te leleki meitoki ninye naii inkerai aistruggle oleng aaku naii keisumbuka tenemeyiolo entoki naaku keisumbuka mpaka nelo eloiburari embukui elo aing'oru aisumo noo, kebulu ake teknolojia ina siai neitasieku te lelekunoto, naitasiekuni sii duo amuu etaa keisum naa irmwalumuni inkera aitumiya inkomputani projektani naa kedol naa entoki kedol ake ntoki naa real adol ake ntoki enaa netiu, naaaku kegira aashipakino inkera ena teknolojia etaata amu teneeta enkerai etablet naa keasie esiai amuu keidim ainguraa ntokitin te youtube neisumaki naa inakata amu enkoitoi naa nalelek naisumie nai inkerai keon netii naa ninye irmwalumui naaji ineweji.

Ore taa naa enetipata ene baye na enetipat amuu ketum ltunganak enda amu adolita enkurrumwa naturo nadolia suii enkare, inchere ore dei paaku ieta dei inkuluponi nieta enkare naa itum ake endaa automatically, meitoki dei ninye aisumbuka ajo meesheta elari haha, naaku itum endaa mau iyeta naa enkare, niboloki naaake enkurrumwa nieta naa dei enkuluponi, neaku enetipat oleng ena baye te murua aang' naa ekiyeu amuu keisaidia naa yool inakata amu ore dei piiremisho oltungani na itum ake endaa, naa imir ake ina daa ningoja, nepo inkera sukuul naaku, embaye ina etipat oleng te murua aang',nidolita dei ajo ore peibung'a ltunganak metaa keata larikok sidan loosaki ena siaai naa kepo imbaa dukuya amu kelotu naa dei maendeleo neaku neashisho ltunganak aitumiya enaa enkata natiiki, paa teniyeu ninye oltungani mekore ninyeu ltungani naa iton pesheu, keyeu ltungana taa keasisho.

Ore na tenadol ena pisha naishu mushumaani naa ore entoki nalotu indamunot naa inchere maniki aa keeya ana nagirai aiombolesa neinuakini naa kuna mushumaa, inchere naaku nena naalotu indamunot tenadol ena mpisha inchere etaase matejo keeya ltungana, keeya oltungani neinuaakini naa nyoo, kuna imushumaa, nadolita sii enkaji te dukuya, inchere keishu sii ninye tiatua, neaku ijo maombelesi tenadol enapisha naalotu nanu indamunot, amu kadolita imushumaani neinuakitai neipangaki sii eipangaki mishumaani etii naarok ilera, naaku ina siai ekeeya naalotu nanu indamunot.

Ore taa teknolojia naa kitalala indamunot onkera , nchere eketumoki enkerai ataasa esiai telelekinoto mitoki enkerai nai aistruggle tenkaraki nai enkisuma amu kisuma naadii , mitoki nai aaku keyieu ormwalimui netii ine , aa , kisuma ake enkerai ata etii ormwalimui enetii nisuma naake tentoki naji zoom. Niaku kitelelek endamunoto enkerai te siokinoto . Niaku ekisaidia teknolojia netumoki sii ataas research ,nisuma sii onkera naingwaa matejo inkwapi eboo , toningo , niaku kisaidia naa inakata , nitalala indamunot amu keyiolou naa enkerai ajo etaasa research, nepik records enye esidai aitumia naake ina komputani.

Ore naa sheiks naa ltungana kulo loisilamu, nikira naa rei yook ilmaasai, naaku ore apa neatae naa rei apa si ninche ltungana naijonake sheik to losho loolmaasai, eatae apa oloiboni Lenana neatae Mpatian, neatae sii ninye Senteu, ninche naa apa pokira okuni duo ltunganak apa laijo sheik to losho loolmaasai naa ore apa esiai enye naa kelimu apa imbaa naasayu matejo te dukuya, ninche apa elimu, neas sii siatin ormasaai amu teneetae naa dei imashoi naa ninche nai ilkituak oitasheki nepo nai aitasheki neasa aasaki naa ilmaasai ina siai, nemayan siii irmuran kore napa katai epo irmuran injoiretin naa ninche oomayian, aajoki enchom lakaibung'a inkishu neirukoki enkai, neaku nenia apa siatin naasa ninche lelo tunganak okuni atejo Lenana, Mpatian oo Senteu anaa sheik te murua olmaasai.

Entoki nalotu indamunot tenadol ena pisha, naa adolita steepni naara uni, ore ne dukuya naa esikunoto, entoki nikijo enkoitoi sidai neuwo nai naa indima aipima, inchere ore online naa keyas esiai ino te siokunoto, nitumoki sii airoro te nkoitoi nalelek, neatae sii enkae najii naii esiaii naa niyas kila siku, netaa naa nai nmetaa mintacheiye siai, niyas na esiai ino kila siku, nikisaidia naa inakata ena siai olmutandao tebaki naa yeunot inonok eshumata, nikintaas sii metaa tabaki naa niyeu, nadolta ne unii keireduce sii amuu ore irkeek keireduce ena siai enkijepe naa carbon naa keireduce naii tiniyas ntokitin inonok te nkoitoi e mutandao.

Adolita afya o biotisho, sina, enkare, endaa oo atumisi ena, nadolita sii duniya, nadolits sii uchumi nadolita sii mambo na mazingira, matumizi ake iye enkolon, nadolita sii haki oltungani, nadolita nena tokitin, nadolita sii emaap eduniya anaa emaap eduniya etiu naa ena africa enkop oo lamerikani, ulaya, ninche ntokitin naa nadolita tene, ninche kuna naa amuu haki duo ooltungana, biotisho, osina, duniya, matusmishi enkare, ondaa olcheni naji uchumi ninche.

Ore taa ena pisha naa ene ntasat wentito enye , nishopo ena tasat , ishopo maasaa kumok oleng' amu adolta eeta imasaa nikijo noo ng'oitie nara imiet, nara ile , neeta kulo kiku loronyi , neeta emoshipi , neeta enkila naripa tosaen . Nchere ore naa ena toki naa ene tipat amu orkwa ele lang' egirae aitodolu nchere teniata dii oltung'ani enkila ake sidai ninyiangwa naa indip oltung'ani atiripa , pee atipika naa saen , neyau naa enkishop ormaasae, ata me orkarasha etiripa ,enkila ake e kawaida. Neeku ene tipat ena siai oleng' amu kalak , ore pirip oltung'ani enkila naa ekiyaki mpisai, mpisai ade ninyiang'unyie endaa , mpisai ade niyayie enkerai sukuul, impisai ade nipikie enkiteng enkang', okulie baa kumok oleng'.

Inkerra kuna naagira aitumiya enkompyuta, ana mashini naa eloing'ang'e, na darasa etii naa kuna kerra, kegira aitumiyaa ana nkompyuta aisuma, aisom ntokitin naa matejo olmutandao le youtube neisuma naa teina oitoi amuu meitoki naii aitaji ormwalimui ake teine naa ketumoki aikoj aisumata, naaku ina nagira aasa teneweji, naaa egira kuna toiye amu etishipate oleng, egitra naa aitumiya ena mashini, kewang' ninye nkomomi pii, itadua naa kegira aashipatakino ena siaai etekinoloji ana nikijo teknolooji ninche naa ina nagira aasa tene, naaku ormutandao egira aitumiya kuna kerra aikoja aisuma, egira aasa matejo keas research neas homework aitumiya naa enkompyuta.

Ore naa ena kipeta naa esimu, kuna nikijpo ntaachi, naa ore esiaai ena esimu naa ore esiai oshie esimu naa eoshoto ake pee eirori ening'o, ieta oltungani naa esimu piidol ntokitin naapoito te duniya naapoto dukuya naa te loing'ang'e, naaku kaata eng'eno ena kipeta ena device inchere kayolo aitumiya, ore piiyolou atobolo niyolou nepikeki enkima, niyolo eneti noshi tokitin naapiki inkiyaa nikijo naa kuna earphones ninining'ie musiki naaku kaata engeno amu entachscreen naa ena naa esarge eitumiya, neja ajo lmaasai naaku kaata engeno naa naipirta ana kipirta amu kore paa kayiolou atoosho, nayiolou atipika pantol, nayolo naa atijing'ie oloing'ang'e naaku kaata naa engeno ena kipeta, naa entoki sidai amu irorie naa ltungani etii enalaakwa neawua ntokitin metaa iyas ntokitin itii ake aang',irorie ltungani otii enalakwa naa kaata naa engeno.

Ataasa ena siai to lari loo nkalufuni are o tikitam oare, nkata apa ina naa natii form four, naasa ena siaai tengaraki naa kaata apa project naasita oolotorrok, eishooki apa yook project oolaptin loopishana nikipo naa aas, ore enkata nashomo aang' naa kayeu apa mpishai oo lototrok naa inkilani oo lotorok, kuna nkidong'i oo lotorok najing' naa apa olmutandao aitumiya kuna nkopitani paatum nai aitaa aidownloodo nena pishai paatumoki atipika ilfilaash paaya sukuul paatumoki naa ashomo ataasie siai teina project apa nikiasita e form four apa e KCSE apa naa amu keusu apa lotorok, amu kieata apa ntokitin kigira apa aapik amu kieta apa kuna naa ajijik oo lotorok, nikieta kuna mashinini naitai naishi, nikieta naa kulo aturok loo naishi naaku ina rishata apa aitumiya kuna lapitoopi tengaraki naa ina project apa naaasita.

Enetipat ena baye oleng te murua ang' amuu idolita naa inkera tene naasita esiai, egira nkule aitobirr nkujit, negira irkule aitobirr irkeek, naa ore naa ena baye naa enetiopat oleng, kanyio, keisaidiya naa nkujit peipungusa interit, amu kore interit naa keyau irkirobi, neyau emkiroget, neyau ake iye imoyiaritin naa nayau naa ajo sii nanu enterit, ore irkeek naa keisuuya irkeek esuwuo netum ltunganak eloip, naa ore te nkata nai enkirewaj, naa keikoja, ketum ltunganak eloip, ore nkujit ninche naa ketum naa ltunganaka eweji netonie amuu meitoki aikoja, aichafuka neaku enetipat enabaye oleng te murua, ore peedulu nkujit peesidanu naa kesuli ake peinyoo aitobirr aitobirr, neaku keisaidia naa murua duo neipungusa naa enterit, neipungusa ake iye ajo sii nanu olchafu naaku neitaa sii mazingira metaa matejo naii olmanyara neitaa sidai oleng.

Egira aasa tene naa we enkayioni nagira airoroki irkijanani, naa ore ena naa esiai naa ee kitubulutua eesitai ake ena siai amu esi heshima ena naitodolu nkera tiatua irpayiani nee enkoitoi ena nairorokinye naa iltung'anak kutitik matejo lememurata iltung'anak botorok. Idolta naa ena ayioni ajo kibung'ita ele kijanai elkunya, enkirorokino egira aikaja airoroki. Neeku ee enkoitoi ena nairorokinoi nae eti iltung'anak botorok orkutitik nkera, neeku ina nagira aasa tena tena pisha tene wuei. Neeku enkoitoi ena sidai oleng' amu ene enkoitoi enkanyit ee nairorokinye nkayiok, ntoyie nai iltung'anak naa botorok te nkoitoi ake tenelua netumo neeku egira airorokino.

Kore naa ena siaai enkipuriunoto enkima naa kelelek oleng amuu ore embaye edukuya, ingas ayiolou ajo kakwa keek oota enkima, ore peetum oltungani matejo oltarakwai, netum olpiron matejo le olcheni oreteti naa ninche naa naipiriu enkima, neaku idotu enchata nintipij, niturr enkae aitayu maa egumoto piitumoki naa aikoja, aipiru nieta olalaem ninteleki abori pee tenedeu naa enkima, nedoki ilo lalem, nieta naii enyaru matejo enaa kee enkik oltome ashuu nkabobok oltarakwai, nipuup nai aitobirr metaa tenedeu enkima naa ineweji intadoki, nimpiriu naa metaa ieta nai oltungani likimbung'aki inakata eipiriuta olikai, neibung'uta naa lkulikai tungana, ina amu kegol taa kake tenilekunono irara aare ashu okuni, mataa iimpir ake iye ore pee eitaru aapuru niking'amaki likae, neng'amu likae na inakata edeu enkima aisioki, kake ore peaku oltungani oboo kelelek naa amu kedotisho nkaika enashata enakata igira naa aipiriu enkima.

Ore ena nagira aasa naa adolita ilmwalumui tene onkera, netii ninche enkanoto elchani, inchere kegira ale irmwalumui aitengen kuna kera te abori olchani aa maniki ore esababu naa meata ninye edarasa, itodua naaku adolita kuna kera ajoo ketii lpuntii ora okuni, neitasho nkila ltungani te kila kikundi inchere meata kuna kerr darasani, naa keyeu naa kuna kerra rereto sapuk oleng amu ore peaku naii kegiran aisoma tene naa keti naa dei ake inyamaliritin kumok oleng, amu ore ninye inchan na kesha te nkata elari, nemeitoki naai nena kerr apo darasa amuu kesha naii kila rishata, kila saa nesha, neaku keisuuya naa kuna kerra ajo sii nanu keisuya naa ninche te rishata naii nagira ninche aisuma, naaku ina nagira aaasa, idolita ninye ormwalumui kegira aistruggle nedolita kuna kerra egira aton we nkolo ilchani, meata naa ninche ildarasani.

Ore enkoitoi sidai teneitobiri naa irbaribara le ene weji nikitii, irbaribara oing'uaa eneweji oo ng'osuani mpaka nelo olbosmoru le Tanzania, enkoitoi ina nayeu neitobirri. Ore eramatare naii olmaaasai enkiremore naa teneyakini ilmaasai naa impolea, aaki naa ilmaasai na impolea kuna naajo ninche fertilisers naapik naa ilchambai peetumoki naa aiongesa masao enye te nkata kenya napuo ninche aikesisho, neyakini sii mashinini naasaki esiaai amu ore mashinini nikiyolo ajo menauru naa keyas esiai te siekunoto, naaku keipungusa emuda naya naii enturoto naii emukunta naaturr inkishu, neitelelek naii ninche mashinini, naaku nena oitoi nai enare eidemeki neretoki irmaasai, neakini sii irmaasai impegui sidain naii naing'ua naaii naayau naa masau, ore peun oltunganu empegu naa ketum masau sidain oleng te nkata nappi kenya aikesisho.

Kore entoki nadamu tenadol ena siai, naa kadamu laab oo nkoputani e university amu ana design ake eata, inchere egirai aitengen ltunganak IT maniki aa ore ene weji naa entoki natii lakunya naa inkerra kuna naagira aisum ICT ena isai etekinologia, naaku ketii kulo tunganak enkomputa laab, neitashe ana madam keeta entopic nagira aitangen kulo tunganak, neaku ore entoki nadamu tene oleng naa computer lab kuna ajijik oo nkoputani amu keata ana design lo misai sidain naara naib stable naa sidain oleng metaa naii keitelekino nkoputani nemegila, naa sidai metaa metii noise nelakuaniki interit naaku inatoki naalotu nanu ilakunya teneadol nyoo, ena pisha enaa, nadamu ena siai amuu kegirai aitengen kulo tunganak ICT maniki ninye emee eshukle, wejitin ake matejo anaa ntokitin e sirkali naitengen kulo tunganak naaku inatoki nalotu ilakunya.

Ore naaa entoki nagira aasa tene naa ijo dei enkop natoyo ena nemebaiye enchan, idolita ajo kedo esunyei eng'iro entim, mebaiye enakop enchan, neaku ore eneweji naa enkop en olameiyu, enkop nemebaiye enchan, naa enkop ena naa ketoiyo tukul nidol ajo kegiro dei enkop oleng, metii ninye entim matejo nanyaa ntokitin naku enkop ngiro ena, ninye entoki nagira aasa tene olameiyu ana kegira aitagoliki anakop olameiyu oleng amuumeshaki metum ntoki ltunganak, entoki naasa kuna siatin onkaik, enkiremore naifugai ntokitin, naaku ijo enkop ake ena openye nemetiiki naa enkop idle ake nemeeta esiaai naasitae tengaraki naa olameiyu entoii oo inchan naa nemetii.

Meesapuk ena siai oleng' tenkop ang' oleng' amu ee adolta tene eno enkipanya enaa o nkomputa, neton mesapuk amu eton meyiolo iltung'anak oleng' teknolojia, neeku ore woitin nitumie oleng' ena siai naa sukuuluni eti sukuuluni inepu nai sukuul naata nai komputa lab, neton nai aa ninje itumie, kake eton mesapuk eton itu ilepu ena siai tenkop ang' oleng'. Nitumie sii nai intaonini ee nai naagira aifunza iltung'anak kuna kera matejo naidipa form four, negira naa aiteng'en ena sia e nkomputa, neeku tine wuei naa ilo atum naa ena toki. Nitum taa nai too nchulei, nitum ake nai oltung'ani sinye oisume oata nai ena toki enye personal entoki enye duo makeon e nkompu e laptop enye, neeku lelo tung'anak idol eeta kuna tokitin kake eton itu ilepu ena siai oo nkomputani oleng'. Kake entoki naa ena oshi taata e dunia nagira ailepu tenkop pokin, nchere kegira ena teknoloji ee aaya enkop pookin metaa ninye naasisho.

Kore ale latia lai ketumuto enyamali emkare kake mee oleng, kake enajurrunye impim ajo keatae kulo bumbaii looyau inkariak too reyieta empaka naii aulo, nadolita ale latia lai ajoo mekure egira anaare, etadoiye level enkare etaa kiti, naaku ore paaku iyeu nijuru naa ilo aing'uraa nepukunye enaare source enye tedie te royiet, ninguraa nidol ajo ketijing'a mpuut, maniki aa impuut naatijing'a tedie nelotunye enkare indim aitayu, maniki etadanye te mpolos, nisuju naii mpaka nitum oreke le ene neimu ake lbomba mpaka nai nilotu atuma ajo, ene netadanye, niindim naii ateena, niyauu naii matejo, maniki niyau naii olfundii naa sii oyiolo ina siaai e plumbing nikilotu aitobiraki, nelotu naa ikatia metaa ina enyamali enkare.

Ore ineweji naa esiadai imashinini teneilepieki inkishu, amu ore oltungani teneeta ltungani naii inkishu kumok, neya naa kelepi kuna kishu, nieta imashinini, idolita naa kelelek ina siaai to imshinini, kelep imashinini inkishu asioki kuliko inkaek amu ore inkaek naa kelepisho oltungani mpaka neirauru neipotesa emuda, kake ore imashinini keas esiaai neiseef emuda, meitoki aikoja, aiminie rishata sapuk oleng tengaraki naa inkishu ilepito too inkaek, kake ore piilep inkishu too inkaek inkishu kumok, niya muda, ninauru nimilepu kule nenak lasho kake itodua kake ore pieta imshinini naa kesioki esiai, amu menauru, kelep ikishu asioki, neiseef naa time nelepu kule, nedany ilasho inkorotit naaku ina sidain imashinini too ltungana loota inkishu kumok naii nesiokisioki inyoo esiai, kake ore sii ninye inkaek mee torrok kake keata duo nnkae amu iiya emuda naa inauru, nemenauru naa dei emashini.

Inkampunini are sapukin te Kenya. Kiata enkampuni e Safaricom, naa enkampuni ina naas esiai enkiroroto enaa mawasiliano. Nikiata enkampuni e Kenya power. Ore ena, naa kisambasa ina ositima te Kenya musima. Inampunini are isapukin nanche eyiolo iltung'anak te Kenya.

Enetipat ana baye euonoto orkiek amuu kengasa aaku ekitum oloip, ore te inkata enkirewaj nikitum oloip, ore neare keyau enchan, ore ne uni naa keisuuya upepo, ore sii enkae naa keyau ajonsii nanu keyau enchan, oree naa keisaidia sii metaa meur esuwuo matejo inkajijik naaku enetipat en baye oleng, naaku keitobirr sii olmanyarra meta keivutia, ore peaku keuni irkeek te intim netum ltunganak inkeje sidai, nikitum ana kijepe nikiok naa keyeu enkijepe keaku fresh nikitum naii ina kijepe, netum motonyi neepik inkajijik amu kemany nai olmotonyi ilcheni nepik nyoo inkajijik, netumi sii imbaoii, kore piun oltungani irkeek naa itum imbaoi matejo naasetishoreki naa imirr iye nena imbaoi nitum mpisaii niya enkerai sukuul, nilaakinye naa fee ninyang'u ake nishetie sii enkaji nijing' naa ineweji nitum eweji supata neirewua nimany.

Adolita tene mpishaii kata ake iye naigero, etii naigero irmanyara, neigero ilmanyara naake iye tengaraki inkijepe, neigero sii ilmasin maitobirra peekisaf nature anaa inguesi, irkeek ,ntokitin naijo nena naa egira naa tena kata ayau ishida tiatua enkuluponi olmaasai, naaku ijo dei kadol empishai e demostrations kake maitobira ilmanyara lang peakii yook nature sidai neitobiraki yook enkare sidai, inchere etii sii enaigero mijitie nai efaida naa enkop nikimanya inchere idolita ake iye nemeeta efaida egira aimeek esiai ino meshomo esidai kake inyalita naa enkop too inkera naabulu te ishoi nailiapu, te ishoi nalotu naaku maitobira naa eweji nikimanya, matuun dei ilkeek enaa enajoto, naa amu kegira aaku ore ena siaai enkibelekenyata olaing'ang'e enchan enkolong naa kegira ayau enyamali sapuk oleng.

Kore enkae matumizi e internet to sukulini ee tofauti oo enda ee enda nkisuma naa naisum inkera, neatae matumizi oo makisi, amuu keas inkera mutiyani neyeuni naii neitaini naii matejo kutoka number one mpaka number mwisho, neyeuni sii matejo nai metejo ososmosi otaasa inkerai sidai neyiolouni mpasentei ashu asilimia naii nanoto naa inkera, naaku keitumiya oshi ina. Keitumiya sii nai te nkoitoi naitakinyeki inkera receipt anaa iye elaatae school fees neitakini naa ina sukul naa ina receipt, neyeuni naa sii naii nepik sii rekodi oo inkera, amu teneji taata nai form one kinotito esiana naje, nepiki ina record eilo lari, nepoi ilikae lari nepiki record naaku keisaidiya naa inakata nebaa peepiki records naii aitumiya ina oitpi e mutandao.

Ore naapa olarikoni ledukuya lenkop e Kenya, na mheshimiwa Msee Jomo Kenyatta. Etaa apa nanye olarikoni le Kenya aiteru olari lenkalifu nabo oip naudo ontomoni ile ong'uan, mpaka olari lenkalifu nabo ontomoni naudo, ontomoni naudo otomon oisiet. Etorikishe naa ninye erishata olarin tomon ong'uan, naa ninye papai lenye orais liong'uan lolosho le Kenya yioloti enaa, mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta.